REITS anan ne naat missing' kou Real Estate Investment Trusts ko kampunit notok tareti piik kotekchigei korik eng' oratunwek chepo iman. Missing' kenyorchin icheget taonishek olatak oo tekset ap kariik kosir kokwatunwek. Icheget ko taretin inhorchigei imbaret notok po iman eng' oret ne tagunot. Nitok ko akikishani kole kot ne iteche ko mitei mbaret netindai Title deed. Nepo aeng' ko akikishani kole itindai chepkondok che yame chopet ap kong'ung'. Ak ngome tinye kopesenun icheget si tun ko kaitar teskset ap kong'ung' missing' ko kariik chotok kikombwandai anan chepo mung'aret ilipan inyendet mutya mutya. Nepo somok ko akikishani kole kenyorchigej fundiyat notok ne iyanat eng' emet tugul. Funidiyat ne kikonyorchigei somanet nepo parak aikochop kot eng' oret nepa imanda. Nepo ang'wan koakikishanigei kole tuguuk che kakichope kootok ko tililen ako pa iman asikorip kotng'ung'. Kampunini ko kiko et mung'aret ap karik anan mung'aret notok kikomwani koriik kikombwanchin piik asikomeny icheget. Kosupgei ak notok kikopaishe muswoknotet icheget koakikishan kole piil tugul chotok mi mung'aret ap kariik ko kakirip icheget ama kius icheget fundiinik.

NSSF ko kibagengeit ne kitoi sereklit ap emet ap Kenya, kosupkei ak ngatutiet notok po elepu aeng ak taman ak somok. Sikoker kole kiboitiot age tugul eng eme ap Kenya, kokakon chepkondok chotok kikonori. Si tun kotoret inendet yekowo kamung'et, anan kait kenyishek chotok kokakonyolunot koai boisiet chito. Kora kotoreti inendet yotok kanyorchikei kewelunoik anan yakamyan inendet akoi makomuchi kwai boisiet. Kora kotoreti familia nepo kiboitiot yokebet sapet nyii inendet, akomakchinkei torotet. Kere icheket kole kiboitiot age tugul eng emet ap Kenya, ko kakisir inendet anan kasirkei eng kibagenge initok. Kikotoret icheket kobet bananda nenyorchinkei chito, yekowo kamunget anan yakamyan inendet anan ko yakebet boisiet. Toreti icheket kopcheitoi chepkondok chu kosupkei ak torotet nekikon chito eng emet ap Kenya anan kosupkei ak kenyishiek che kiyae kasit chit eng emet ap Kenya. Mitei inee icheket ole tildoi chekondok ap chito, si tun kotoret inendet yekamakchinkei inendet. Kibagenge initok ko kikotoret kobet ripset ap chepkondok eng korik ap